Ũkũoya thimũ yaku ũhingũre app ĩtagwo wallet kuuma hau, ũhihinye harĩa wĩrĩtwo ũ transfer mbeca, kuuma hau nĩ ũkũreherwo handũ ũũrĩtio kana ũrenda ũcirute kuuma Paypal-inĩ yaku nginya akaũnti-inĩ yaku ya bengi kana ũrenda gũcitwara M-Pesa-inĩ, app-inĩ ya M-Pesa, ũcagũre kũrĩa ũrenda gũcitũma, kuuma hau, akorũo wacagũra akaũnti ya bengi rĩu ũgũthiĩ bengi-inĩ yaku, ũrutĩre mbeca ciaku kuo, no akorũo wacagũra M-Pesa-inĩ no gũthiĩ ũgũthiĩ nduka-inĩ ĩrĩa ĩ na motungata ma M-Pesa ũrutĩre mbeca ciaku hau.

Andũ a ĩtũra rĩakwa rĩrĩa kwĩna mambura ũguo, nĩ mendete mũno kũruga irio ta cabaci, mũkimo, gĩtheri, mũcere, na magacoka makarugĩra gatowero ta ka waru ũguo na kanyama kana gakabici. Na nĩ tondũ irio ta ici, irio cia mĩthemba ĩno nĩ igaĩkaga wega, o na andũ marĩ aingĩ nĩũkũhota gũthima mũ, nĩũkũhota gũthimĩra mũndũ tũnini tũnini na o mũndũ ainũke arũmĩte kanyamũ.

Nyambagĩrĩria mawĩra marĩa maritũ ta ma mũgũnda ũguo, kana kũhũra nguo, kuma hau ngoka ngarĩkĩrĩria na mawĩra ma nyũmba taa kũmĩthambia ngĩhuraga indo ta kabati, itĩ kana metha, ngacoka okorwo hena nguo irahũrĩtwo ikaga gũkũnjwo ngacikũnja ngacibanga wega harĩa cibatiĩ gũikara, kuma hau ngathabia indo ciothe ngĩcibangaga okĩndũ harĩa kĩagĩrĩire ngacoka ngarĩkĩrĩria naa kũruga na mũico biu nĩ ngwĩthamba nigetha ngĩnogoke mwĩrĩ wega.